Ee kaidim atolimu ajo kanyiio nagira aasa tenewoji. Ore tenewoji naa kadolita iltunganak okuni otii katikati enaoposha naidim atejo katikati enkare sapuk, neeta entoki naijo eselenkei naitadoikitio atua ena enaduo ashu ajo enet negira ninje ainkirsitu. Ore tiatua enaduo net kadolita ajo ketii isinkir atua neeku kaidim atejo ore kulo tungani naa iltunganak oirem isinkir, aakepuo ninje oreyiet enaa epuo enaiposha enaa ingariak sapukin aareshu iladuo sinkir peetum ninje aitayu, neponu aamir enaa epunu ninye aanya toonkankitie enye enaa endaa. Neeku kaidim atejo lelo sinkir adolita oogirai aitayu, neeta ninje enkiti meli kiti naa ninye duo egira aapoyie, naa ninye sii itoki apik iladuo sinkir lenye. Adolita sii kulo tunganak ajo keeta intokitin naishoopito too nankaik, aa gloves taa nena naa ejo naa pee erishie ate enkijape enaa peemedot inkaik enaduo kata egira aayietu ena neti natii iladuo sinkir.

Keitishipisho oleng' enasiai tenidol aaore taa tenewueji naa kadolita oltung'ani laijo kereuta kulubaro netii inkishu naijo ninye ilasho kutiti naagirai aisho endaa. Neaku ketu anaa kore ele tung'ani naa kuloasho duoo eishorita ninye endaa. Neembaye sidai oleng' ena amu ore ninye kuna kishu tenilo aisho endaa naakebulu laduo asho nimirr irbung'ai nitum iropiyani niasie inkulie siaitin anaa nkulie maendeleo tenkang' ino. Ore tenaake etii intauwa naakepuo naduo tauwa aaisho newal inaduo kishu inonok neaku kumok. Ore sii nena tauwa teneisho naa kelepi netumi kole naa keoki tiang' nindim atimira naduole inonok tolduka nisumie inkera inonok ninyang'unye nkulie daiki pookin neaku enetipat oleng' enabaye naakeitishipisho oleng' naakanyorr enasiai oleng.

Ore taa enasiai, naa meesi ninye oshi temurua ang, tenkaraki ore enkop nikitii yiok, nemetii enchan oleng. Na ore ena naa majani ena natuunoki tene, negira ena tasat aikesu, nenapita ilo kiondo loota tenkoriong', pee etum atipika. Neeku meesi oshi enasiai tenkop ang' tenkaraki ore naa eunoto e majani, na keyieu enchan sapuk oleng nemetii oshi enkop ang enchan, akepuo ninye ilapaitin okuni mpaka ong'uan, itu aikata etumi enchan. Neeku ore kuna naa keesi tonkwapi natii enchan oleng, kake idimayu natodua enkolong nabo enikuni teneuni, naa njere ejii aning' eji kata nabo ake ninye euni enatoki, nimigil aikata aun, neeku kebulu ake openy makeon, neeku ore esiai ino naa piipik ake irkeek, nilo akesu. Euni si irkeek tekatikati anaa aman ena majani, pee itumoki atorishe osiwuo, anaa enkare ninye teneeku eewuo esapuk.

Ore taa ena, naa esiai enkitayunoto osinkir toreyieta sapukin, enaa tonaiposha, nilo alo amir. Naa kajo ore eng'eno nifaa piyata piyiolou ataasa enasiai, naa njere, ifaa piyiolou ajo kakwa atitin oshi etumi isinkirr oleng tiatua enkare, anaa kakwa atitin oshi eponu ataaniki enkutuk enkare. Ifaa si piyiolou ajo kadaa enyor isinkirr. Metaa tenilo anang'aki enaduo doona ino nigira aitumia aitaunye sinkirr, na kesioki aponu aibung enaduo doona, niyiolou nitumoki naa aitayu. Ore sii, naa kifaa pee iyata empeut ino enaa enkiti meli nijing'ie niyiolo naa ninye aterewa, pemilo ake nikilo aya enkare tiatua enaduo aiposha, ashu tiatua oreyiet ogol.

Ore taa enasiai naa keesi oleng temurua ang, ah ore tene naa kadolita entasat naijo kegira airrugo aitayu irnyanya, neeku kadolita irnyanya, nadolita sukuma. Ore taa kuna naa keuni oleng, ah ntokiting kuna nintumia poki rishata tiang'. Naa ore enikinkunaa yiok temurua ang naa njere, ore irnyanya enaa sukuma, naa kepiki pookin nasari. Neeku ing'asa apik inaduo tokiting inonok nasari, ore pebulu metaa keeta wikii are ena uni, nitumoki taa aidapasha atipika olchamba sapuk. Neeku ore etii aladuo shamba, nisember, nibukoki enkare tenelo ake nemeshita, amu keyieu naa enkare. Kebukokini si olchani, ah kepiki olchani lenkijape, pemelo naa aikausha naduo tokiting inonok enkijape, nepiki si olchani lorkuto. Kelo oshi nelotu orkuto lonya kuna tokiting oleng, na tenitu ipik aladuo shani lor orkuto, ashu lorishie orkuto, naa kelo ainyal inaduo puka inonok, nelelek ninye kipuo aitamoi iyie makeon tenilo anaa iltung'anak loonya naduo puka anaa irnyanya. Neeku keesi ena temurua ang, naa nejia ikunari.

Tenadol ena, na ore entoki nalotu ndamunot ainei na erishata apa nagira sinanu aata kuna puka aa sukumawiki, nakadamu apa paiteru aun kuna puka ainie aanchere ore paiteru aun na katuturo enkiti mukunda tiauluo ake nangasa apik naduo puka ainiei nursery ore pe apik nursery nabukoki enkare neboku or towikii uni nalo aidapasha napik olchamba sapuk metaa ijo tanakata lenatasat na ore apa nona puka ainiei na kapik enkare kila tedekenya kila enteipa, ore si apa to wiki uni na kaosh olchani na ino tanakata anaasita enatasat, na ore apa ilo shani laoshito nanu na kaosh apa mwai are, akaosh olchani lenkijape nelo nesapuku enkijape pemi kausha naduo puka ainiei nakalo apa aikata naosh olchani lentoki naji orkurto, akelo nesapuku orkurto nenya mpuka neuduud ninyal naduo puka, neaku kifaa na paosh olchani patumoki ainoso mpuka sidan nemetii moyiaritin, neaku inanalotu ndamunot ainiei tanadol ena.

Tenadol enasiai nadamu erishata apa natuuno inkuashin. Aah ore taapa nena kuashin ainei naa atuuno apa te aulo ang' ake tenkapungut naa aikipik apa inkeek naijo kuna. Naa oreapa ninye enkipirta paapikita nanu intokitin naijo kuna, naa inkukuni apa kutitik enaa endorko anaa orpile lopuonu apa aanya naduo kuashin ainei aakepuonu aaturu. Neaku kapik apa kuna keek aitasheyie peetum aituria naduo kukunik kutitik naapuonu olchamba lai peemetumoki ainosa naduo kuashin ainei. Neaku ore nanu ina adamu tenadol enasiai.

Ore taa ena siai naa keitishipisho oleng',amu ore taa ele tungani naa kadolita ajo oltungani oifuga ilotorok amu kadolita ajo ore enasiote nailepunye naa ketii ilotorok. Nadolita sii ajo ore tungani naa keeta entoki naishoopito naa keeta ninye apron naibor naishoopito tosesen pookin mbaka neeta gloves toonkaik enyanak peelo naa aikinka kewon peemenkor iladuo otorok amu teniinkor ilotorok oleng' naa kelo nokintamoi naa ore enaisho oolotorok naa entoki etipat oleng',amu teninkas ninye alo aitayu naaolchani teyie makewon aa njere ore oltungani oya olgoo naatenishori enaisho oolotorok naa kishiunyie. Nitoki sii akaaku ore too maasai apa naa ore enaisho oolotorok naakitushuli osekuri nemuki netaiyuni enaisho, netoiki aaku tenimir enaisho oolotorok nilo atum iropiyiani aakeya sirkali nepoi ai process te industry nepoi aitayu kulie tokitin kumok oleng'.

Ore entoki nadamu tanadol enasiai naa enkata apa nikimanya aikop nemeetai apa ilchambai sapukin loounieki impoka anaaeunieki ninye inkitunguuni anaa ilnyanya. Naaku ijo ore apa eneas intoiwuo ang' tinarishata naanchere keyauni ake kuna guniani nepiki enkulukuoni aakeibung'i taake enkulukuoni napuoi aaturu toolchambai neitishuli oenkulukuoni oonkishu paakeauni nepiki enaduo miinta anaa engunia. Ore peeidipi ina neyauni taa naduo peku tenaa sukuma iyou niun anaa ilnyanya paaipik shumata naduo gunia ino. Naa ore apa enaikuni enagunia naakeuduudi imbat anaa nchot peetum enkiyang'et aimu anaa enkijape peetumoki naduo kaitubulu aatubulu. Neaku inawueji apa eikuni teneuni sukuma tinarishata neuni ilnyanya neuni inkitunguuni neaku tenadol ena naitadamu inarishata.

Ore taa enasiai naifugai inkitejon, nemesapuk oleng temurua ang. Ejii, tenkaraki ore olorere lemurua ang, naijo imasaa naijo nkishu, intare, nkineji, ninche ake i fuga ninche. Kake tenitum kulo lopaashari penyo, naa ketii iloi fuga kuna kitejon, ni fuga nkukui, ni fuga kulie masaa kumok ake neme nkishu ontare onkinejik. Neeku ore obo oshi laishakenoyie eji naa, keshetaki naduo kitejon enyanak enkaji, nemetaa ake enkaji kiti, kake enkaji sidai natii mabatini, ore tiatua, nedung'idung'i. Ah kepiki ibaoi, petum inaduo kitejon ewueji nirrag, naa keori enaduo aji pooki tenelenyu, pee etumoki naa nena kitejon airraga tewueji sidai nemetii olchafu. Itoki si aku kishori kuna kitejon endaa, naa kadol oshi ajo ijo impuka ninye isho, impuka naijo cabbage, keeu ake nelotu adung'dung, netum aishoo naduo kitejon enyanak. Neeku ore tolorere loota temurua ang, naa nejia enikunari enasiai onkitejon.

Ore taa enasiai naa kadolita enyuunku ogwan tenewueji eji naa ore oshi kuna nyuunku naa toomodiok itobiruni niaku kepuo ake intasati anaa lelo oota ina ariano , nepuo aitayu imodiok , nipurji , ore taa pidipi neponu aitayu kuna nyuunkun enye sidain . Neeku ore pidipi aitayu , neton naa eshal , nepuoi aitadoiki atua enkima , nepeji meima enkima oleng , pemetumoki naa atabaayu , amu iyiolo naa emodiei ajo ore ake petoyu , nebaa naa kidim aiperayu enaduo nyuunku, kake ore naa eniko tenibelekenya ena siai toosaan naa nchere tenelo naji pingwaa ena nyuunku ino teboo, nesha enchan sapuk oleng naa keim naaake amu ore emoiei teneim enchan sapuk naa keiting naake anaa ebela, neeku elo aibelekenya ena siai tenelotu enchan sapuk amu esha naake nebela enaduo nyuunku , neishunye naa.

Eeh kaidim atolimu aajo kanyoo nagira aasa teene wueji, naa oore embaye nagira aasa teene, kadolita in'dudui kuumok oleng natii atua eene wueji. Naa oore taa eene naa emojioi onkishui. Oore oshi teneitau inkishu emojioi aa entoki taa oshi naitau ninche teneidip ainosa en'daa, naa oore teneton inkulie olong'i, tenijo aalo akur nidol kuuna dudui tiatua enaduo mojioi onkishu. Kake oore taa kuuna, nemeimaanisha inchere atua enkiteng' iino eing'uaa, kake teneton enaduo mojioi enkiteng' teboo tenkata naado, tena inkolong'i aare, nejing taa kuuna dudui atua kake katorok kuuna dudui tenkishui oltung'ani amuu ore enilo ninye peyie iim iine wueji, naa ekiidim atutur inkejek, nekipik imueyiaritin kumok, enaa eueyian yioloti enaa jiggers naa keidim naaji ayau kuuna dudui natii emejioi onkishu.

ore taa ena siai neme sapuk oleng tenkop ang'.tenkaraki ore enkop ang naa ketii nabo oo nkuapi nemetum oshi ninye enchan tenkata naado. anaa nemetum enchan tenakata dorop. elo neya ilapaitin aare ashu ilapaitin okuni mpaka oong'uan, eitu aekata etumi enchan tenkop ang'.neku ore irkeek anaa ilmatunda loouni tenkop ang naa olopeny enaduoo ang' itegemea amu iyie naa olo aoku enkare nilotu abukoki ina rishata olameyu. naa kelo ninye neeku ore nkariak naokuni naa kelakua neku kulo oladuoo tungani alo aoku enkare, nelotu apik iladuoo keek. neyieu niyau enaduoo are pee ilotu aok arashu pee iyierishore. neku idol ajo kenyamalu oladuoo tungani oleng neeku ore ena siai mme sapuk oleng tenkop natii nanu.

Ore taa kuna naa empeku oorpaek naa nauni oshi toonkuapi olorere looun irpaek. Eji naa maiba taa sinanu oleng' oshi ena peku e SC duma419 aamee torrono oleng' teniun iladuo paek linonok hoonaa kaata oshi nanu ai naitumia oleng' naa ore oshi ina ning'uaa enkae ampuni ake neme ena naakanyorr oshi nena amu irpaek loolapaitin kutik. Lolapaitin okuni mpaka ong'uan. Neaku ore oshi ninche nena nainyang'u nanu tenaun olapa liare ore ejoeaku olapa leille anaa olapa liopishana netaa kakesita lelo paek lainei amu loolapaitin kutik naa naakesidain oleng' naakepuo aiyu irpaek sidan laakaidim ake ashomo maatoshokini orangi nepuonu aaku empeku anaa apik orkonde nenya naa nkera enaa enkurma.

Ore taa enikuni tenetumi enabae, ah ore enabae naa nabo onkitunkuuni, na ore ena kitunkuu naibor, naa keji oshi tenkutuk olashumpa kitunkuu saumu, naa entoki naitorropil endaa oleng. Amu tenilo apik endaa, naa enkintorropil enaduo daa ino, nesidanu oleng enaduo daa ino. Nitoki aku ore ena kitunkuu, naa kelo oshi neoki enaa olchani. Ah ore ninye intomonok, naa kelo neok ele shani, naa kitisidan iseseni lenye, enepuo ayier ena kitunkuu aitokitokie ake, neok enkare enye. Ji naa ore enikoni tenetumi, itur ake oladuo shamba lino, nilo ayau nkitunkuuni naijo ake kuna inkutitik, nitur igumot nipik. Enaa ilo aing'oru empeku, hoo naa kegol oshi tumoto empeku enye. Kake teniyau ninye arake naijo kuna anaa uni, nitur enkop niun nisemperaki, nibukoki enkare tenkata nemeshita, naa ilo ake atum kuna kitunkuuni yioloti enaa kitunkuu saumu.

Olee kanyor nau eena baye pii, kanyor pii naa kaishoru sababu aajo kanyoo peyie anyor. Oore eunoto e sukuma amuu ninche taa kuuna naunitoi teene wueji, naa keretu oltung'ani oleng tiang' amuu teniata taata iyie olduka le sukuma laijo eele nemiigil iyie einyiang'u sukuma tolduka. Niaku oore nena ropiyiani oshi iyie ninyiang'unyie sukma kila teipa arashu after two days, naa ipik naji ae wueji nelo aas aae toki sapuk, tolapaitin oponu. Neitoki sii aaku tenaa iyie aake oota kuna puka tiuluo naa keponu olorere ainyiang'u nekincho iyie inaduo shilingini, nilo iyie alo ainyiang'unyie enkurma enaa inyiang'unyie ninye sukari, arashu ae toki ake nemiata iyie tiang'.Niaku kaisidai eena oleng neitoki ninye aisulaki kuna nagirae aapik enkare torpipe amuu enkiisaidia naaji eele alang enoshi naa iyie nanapu tenkoriong' nilotu abukoki amuu keeya iina enkare sapuk oleng. Niaku oore naaji peyie iata orpipe laijo eele niata ewueji netii enkare, metaa ipik aake enkut eele pipe enkutuk entap iino nelotu abukoki oladuo shamba lino naa kaisidai iina oleng. Niaku iina nanu peyie anyor eena baye.

Ore taananu irreteni arashu olmarenge latoning'o laipirta enabaye eji naanchere ore taa kuna motonyi nadolita tenewueji naa keji oshi ninye tenkopang' enkoilepo naa ore enkoilepo naa emotonyi entim naa ore oshi ninye entoki nanya naa nkiri ake enya. Naa ore oshi tenkopang' naa ore enkoilepo naa keya inkashuin kutitik oolukunguni tenelotu naji neinepu tiaulo naakekuatu ake, nenap toonaipuko enyenak medou sii duo aibung' kake kelotu akee nelotu ekwetita oleng' nedumu ake enaduo kashui neng'as anap toosaai peeakikisha ajo etua egiraagorr toonkejek enyenak tooloisotok. Ore ade peloaitadou netua neloanya. Ore sii enkoilepo aigil naakenya irkuoo kutitik tenkopang'. Tenerik intare irkuoo kutiti naakeng'as ake enaduo oilepo alotu eata naa enkutuk nagol oleng' negoli iloisotok neng'as adanyaa laduo kuoo nkonyek paakelotu taa sasa meekuredolisho nelotu ometaraa egorito nelo taa anya aitaa endaa. Neaku ina nanu entoki natoning'o naipirta enabaye.

Ore taa nanu entoki natoning'o naaisu kulo dudui naanchere ore kulo dudui naa ildudui laaijo kejing' oshi inkajijik oleng' naakepuonu tengarake kerereisho. Tenaa chafu oltung'ani tenkaji, ning'uaa endaa toosaanini , kewarie nimintuku mbirbili inono kewarie nimiworr enkaji naakepuonu nejing'aa naduo birbili. Neaku olchafu loyau tatua naduo aji. Naa tenepuonu sii ajing' naduo tokitin inonok naa keitanyamal naa biotisho ino tengarake keaki olchafu nelo ninye nikiaki muoyaritin. Neaku ina taa nanu atoning'o eifaa eihusu naa ena dudu nalio tena pisha.

Oree entoki nalotu indamunot tenadol ena naa kadolita impishai are, aakadolita ena sapuk motonyi naa aikijo oshi iyiook ena motonyi enkeresure. Naa ore enkeresure kajo kenkiyuoitin enyena kunnda naa ore enkeresure naa emotonyi natii entim naakelo sii neifuga kulikai tung'anak tiang' enaa nkukui. Naa ore ilmossor lenyenak teneini naa ilake sininye amirr anaa lenkuku kake ore naamu kesapukin ilmossor lenkeresure naa itum impisai kumok aishinda anaa lenkuku. Nitoki aaku tenimirr sii enaduo keresure ino naaitum iropiyani kumok amu keisapuk naa enkeresure niroshi, metiu anaa enkuku. Neaku tenadol naakaitadamu nanu erishata naifuga inkukui amu etii apa erishata nainyang'ua ilmossor lenkeresure najo alotu aisho enkukuai metepetai tenaa kedanyi inkiyuoitin enkeresure kake neloainyal iladuo mosorr neaku etu naapa atum.

Eeh kaidim atolimu ajo kanyoo nagiraasa tenewueji. Ore tenapisha naakadolita motonyi sapukin uni. Noore kuna motonyi keeta nkutukie sapukin oleng'. Ore taa ena motonyi naakeji tenkutuk olashumpa anaa tenkutuk oswahili keji batamzinga naa emotonyi oshi naifuga olorere kake mee pooki tung'ani oifuga oshi ena batamzinga. Neaku atoduaa aelong' oshi paalo kanisa eata apa kanisa ena kukui sapuk naa enyisho sii ena kukui tenemikiyiolo amu keyiolo toolopeny naa eikilotu amirr oleng' naakeyetu tosauti sapuk oleng'. Neakuu meesidai akeiye toltung'ani lemeyiolo kake mayiolo duo oleng' ajo kebaaoshi ilmossor oiyiu anaa kaji eiko ninye pepetaa ilmossor lenyena. Neaku tinarishata apake atoduaa nanu ena kukui sapuk oleng' yoloti anaa batamzinga.

Ore taa tenewueji, naa adolita enkikapu, netii nkwashen atua. Ore kuna kwashen, naa ekijo oshi yiok inkwashen orkokoyo. Enaa inkwashen namelok. Naa ore eninko pintobir ena, ore eunoto enche kwansa, naa keuni ake enaa noshi kwashen ake ekawaida. Ah tenaa empeku yata, naa itur ake egumoto kake enaijo ormutaro, nitum ashomo aitadoki empeku ekuna kwashen. Kake, ore tenaa ishama ake agilu entonai tiai wueji, na ilotu ake nitur ewoi naijo ormutaro, nipik enaduo tonai ino, paa kebulu taa ninye. Ore kenya peeku eku, naa ilo nidung'u enaduo nyaru sapuk natii shumata, aitur enkop nilo taa aitayu kuna kwashen orkokoyo. Naa ore kuna kwashen, idim ake ateyiara etiu iji, ah ituku ake nimiguet, nintadoki emoti nintokitokie. Ore peeku, pa inakata ilotu aitayu irpala, nitumoki ainosa, amu inya ninye erook, enaa inosie shai subui.

ore taa ena siai naa kaidim atejo, esamuli naitobiruaki tekule, neeku tenilep nkishu inonok ilepu kule, nilotu duoo nipik nkulie inkukurto, niyier nkulie temoti. ore ake pee iyier nkulie temoti, niya, aik te wueji nirobi, nimintoki aijulijul anaa aokuoku, ore adake teipa, nilotu aitayu inaduoo ile inonok, netii olarampai oibung'e nigas apik olbaket anaa enkiti wueji ake sidai. ore pee esapuku nilotu taa ayier, ore eyierata oladuoo arampai, ing'as ake apik emoti nishor, ore pee ishor pee idol ajo etisidana, nilo taa aituku. idim aitukuo katitin uni anaa are. ore pee iidip aitukuo nilo taa ayier too sai akeyie are ashu nabo. nelo taa apuku ina ilata yioloti anaa esamuli. niyau taa kuna mukebeni inonok, nilotu apikaa ore pee ina kata amu keriko, nilo airajie te wueji nirobi. ore pee iropiju nelo naa aibung'a netiu anaa ena tenakata.

Ore taa ena bae naa ore ena toki, naa entoki napiki e bread badala duo nintumia blueband. nilo aitumia ena yioloti anaa peanut naa ore ena peanut naa kitobiruni tentoki yioloti anaa njugu naa ore njugu iun ake, injugui inonok tolchampa ore pee eku, nintau duoo inimir, neyae taa kuda wuejitin sapukin, aa factory taa nepuoi taa inakata aitobir mitayu, ena peanut naa ore taa teiina factory naa kitushuli ontokitin kumok oleng. pee etum naaduo atupuku ena peanutvsidia oleng. nelotu, apik enaduoo mukate ino, tenimiyieu iyie nintumia asali, ashu tenimiyieu nintumia blueband

ee ketii enkolong nataasa ena siai, naa kataasa tenkaraki katala mpuka nikinosie orgali, neeku naa ore amu kaata apa olchampa lekuna puka, nalo alo aitayu naa nanu kuna puka, amu kadoolta taa mpuka tene wueji, naa ekijo oshi iyiook olmomoi, naa mpuka sidain oleng, amu tenesha pee ebulu olomomoi, naa ilo ake oladuoo shampa lino anaa emukunta ino, nilo aitayu oladuoo momoi, lino, nigelu, pee mintayu wenyaru, niyau ang' nilotu nintuku aitobiraki, ningas aitokitokie, ore ake pee iidip aitokitokie, nintoki taa alo adung'idung' nintayu inkeek, paa itumoki aikaranka te kitunkuu weilata, ore pee eyiara penyo, nipik kule, nipik kule pikik shumpi, nipik olarampai tenaa iyat, nilo aitayu impuka sidain oleng naanya orgali, nincho nkera iinonok, nincho olmarei lino.

Ore taa enasiai naitauni sinkirr nemesapuk oleng temurua ang. Mesapuk temurua ang tenkaraki, ore enkop naing'ua nanu, nemetii inkariak sapukin ah reyieta, enaa kuna ariak sapukin yioloti tenkarna ongeresa enaa lake. Neeku naa meesapuk oleng. Kake ore tenkolong natobiko tonkwapi, naasitai kuna, naa ore naa enaikunari, kepuo kulo tung'anak atua enaduo tim, ene taa enkare sapuk oleng, nepuo eeta emeli neeta daiki naisho kulo sinkirr, neeta enatoki duo naitaunyeki yioloti enaa doana. Neeku intadoki ake enaduo neti ino sapuk atua enkare, ore petii laduo sinkirr ataana, nilo aoku irkumok enaa kulo. Niyau taa, embata enkare tene, nilotu alo petoyu naa oleng, nitumoki duo ashomo aishoo olorere linonok, anaa ilo amir tolduka.

Aa, ore taa tenewueji naa kadolta oltungani , nadolita irmongi aare , naa ore taa tenewueji naa loshi tunganak loitumia nkishu anaa irmongi airemishore badala nitumia oltractor enaa oltinka, nepuo ninche aitumia nkishu, neeku ore eninko pisum oltungani peyiolou ena siai naa nchere kishaakino niata irmongi sapukin lincho endaa , nincho irkiek , nintuku , nirem , metaa enotito seseni sapukin oleng neaku naa kidim atanap inaduo tokitin . Neeku ore ake peaku iyata lelo mongi , nilo ainyiangu kulo shembei , ninyiangu irgoso logoli oleng lemesioki adungo paa ien inaduo kisho inonok aen imowuarak aitutum , ninteleki ele shata pemetum aoro , paa ilo tooshi aeniki iladuo shembei lenche metaa ore peepuo neyietaa , neturo taaduo enaduo wueji nitumoki iyie atuuno masaa inonok aa irpaek anaa kulie daiki ake niyie niun.

Eeh ore enasiai naakesapuk oleng' tenkopang' amu ore tenkopang' naakeuni irpaek oleng' neuni empoosho, neuni aah engano, nieuni barley neaku keuni nena tokitin kumok oleng'. Naa ore naa ena naa kaidim atejo empolea enaa fertilizer napiki enaduo shamba lino naa peisaidia naduo masaa inonok aangano aarpaek aabarley aatupuku aitobiraki. Neaku ore ena naakesapuk oleng' temuruang' amu keinyang'u olorere nepuonu aitumia nepuonu apik ilchambai lenye eton etu eiremisho ata etii naduo paek lenche anaanganoi etubulutua neisuakini oladuo shamba nelo naa aretu oladuo shamba lino amu keisaidia nkulukuok peeibung'a neisaidia sii naduo kulukuok meibung'a enkare terishata naado neitoki sii aapuo aisaidia naduo kulukuok inonok peemetum imuoyaritin naapuo naa aitasurr naduo masaa nituuno. Neitoki sii aaku itum masaa kumok oleng' aa tenaa ilpaek ituuno piintumia enapolea naailoatum irpaek kumok oleng'. Neaku ore tenkopang' naamu keturishoi naa keitumiai ena fertilizer ashu ena mpolea tenkumoyi oleng'.

Ah ore entoki nalotu indamunot ainei tenadol ena, naa katum indamunot are. Ore enedukuya naa njere, kadamu erishata apa nashomo orkerenket laijo kisafi oleng, naa mishaakino pinang'aa nkinyat naijo kuna ormaisuri tekila maali. Neeku ore naa amu maata apa aitoki, naitumia entupa ai apa naata naitadoki kuna kinyat ormaisuri naidipa ainosa. Ore paitadoki, nalotu naa anang'aa ade palotu ang'. Ore aitoki nadamu tenadol ena, naa kadamu ajo ore nkinyat ormaisuri, naa kelelek eeku empolea, toltung'ani ounisho. Neeku tenilo naji ai weuji, ninya ormaisuri, nimiyieu ninang'aa naduo tokiting, naa ipik ake entupa ninapu ore pilotu ang, nilotu naa ashuku naduo kinyat inonok, nilotu apik olchamba lino, peeku empolea. Neeku nena baa are naji nanu adamu tenadol enabae.

ee kaidim atolimu ajo kainyioo nagira aasa tene weuji.aa oe taa tene wueji, naa kadolita ajo empoosho nauno tene, netii ntokitin ,naibunga enpoosho oleng. eji naa ore ena naa keeku oshi emoyian tempoosho, nchere ore pee eitu ipik empooosho, ino irkeek naa ekilo aayaki imoyiaritin kumok oleng. amu kelelek ninye eibung enauo poosho enkijiape nelo aar, nelelek sii ejing idudui ana kuna, amu ore tene wueji naa dudui natijinga kuna posho, naa keyieu nake nilo aosh olchani amu inakata naa, elo asidanu enaduoo poosho ino. naa inakata naake miikilo areu asara. tenkaraki mpisai apa nintumia iunito, neeku kadolita ajo idudui naatijing'a ena poosho naa mpaka nake nilo aosh olchani, amu kelelek emitiki enaduoo poosho ino eisho elo aitayu irnganyio sidain.

ee kaata engeno naipirta ena bae aa nchere, ore taa tene wueji naa kadolita, ajo nkwashen kuna naatadotuoki tiatua olchampa, naa kayiolo sii eunore oonkwashen, kaisidain inkwashen oleng. amu ore nkwashen teniun, naa ekisaidia iyie makewon, amu tenintayu inaduoo kwashen naa ilo ninye iyie ayier openy, naa intayu idaikin kumok tiatua inaduoo kwashen, amu tenintayu nkwashen na idim ateyieru entoki yioloti anaa chips idim sii ateyieru enkum, idim siii ateyiara inaduoo kwashen ninosie ae daa anaa, olmushele, neeku aata pii engeno naipirta ena amu airemo naa oshi nkwashen, naa itur ake oladuoo shampa lino, nilo aitayu nyaaru pookin natii, nidanyidany iladuoo boro, metaa kesipa enaduo kulupuoni paa ilo ayau nkwashen naa ata tnaa sapukin tena nkutiti, bora ake metaa iyata empeku, nilo atur inaduoo gumot paa ilo apik enaduoo pooshoi ino, niosh taa irkeek, nibukoki nkariak, ore pee eosh intapuka ninteru ayiolou inakata ajo etaa taa kenapisho empoosho ino ee kenapisho nkwashen inonok. kenapisho nkwashen inonok. neeku ore taa teina rishata naa ilo aikesu inkwashen inonok.

aa ore ena siai, aa eunoto orkikua taa ena, neme sapuk oleng. tenkop ang tenkaraki ore eunoto orkikua naa keyieu oshi enkare, anaa keyieu ewueji netii enchan oleng metaa keshumare enkare. naa ore enkop naing'uaa nanu nemesha oleng. neeku meetae naa ena siiai tenkop ang, hoo duoo naa ore nkuapi naamanita enkop ang. naa ketum oshi ninche enchan sapuk oleng, neeku keeta oshi ninche enchan sapuk oleng neeku keeta oshi ninche ele kikua neeku keuni tenkop enye, neepuonu ninche aamiraki iyiook, neeku ore naa iyiook enikitodolio orkikua naa tosokoni ake epuonunui aaamir, kake ikiyiolo naa esiia eunoto tenkaraki meuni naa tenkop ang. emitiki naa esiaii enchan nemesapuk.

Ore taa tipat enabae, naa njere, ore enatoki naa oltung'ani oitobirua, aketuturo orgumoto sapuk, nelo apik ele puya peetum ninye ai fuga isinkirr. Neeku naa ketipat amu ore sinkirr naa ntokiting, naisaidia oleng, amu ore irara ormarei, naa idimidimi aitayu laduo sinkirr nintaa mpuka, ah idimidimi ntai ainosa tormarei. Nitoki si aku ore laduo sinkirr, intayuu nipuopuo amir tolduka, nitumtumu iropiyiani niasiesie kulie baa irara oladuo marei. Neeku enetipat naji tenees oltung'ani ena, bora ake metaa iyata eng'eno, enilo aiko teniramat iladuo sinkirr linonok, niata naa eng'eno nilo apikaki endaa opoki toki nayieu, naa enetipat naa oleng.

ee kaidim atolimu ajo kainyioo nalito dukuya tene wueji, naa ore tene wueji naa oltungani, ele oitase tewueji oshi neifugayie, ninye ena kukunik enyenak, aa ore taa ele tungani naa kifuga kuna kukuni, idolita naa jo keeta inkireeti naabore inaduo kukuni. naa kajo, kemir naa oshi ninye kuna kuuni enyenak. neeku naa olaramatani lekuna kukuni, amu ore taa too nkulie kuapi ooloreren, amu menyae taa kuna toormaasae. kake ore tooloreren, naa kifuga ninche kuna naa kenya olorere anaa mpuka.aa kepeji nenyaali, anaa ikaraanki, ninosieki orgali. neeku kajo ore ele tungani naa olaingurani lekuna tokitin nelo naa amiraki olorere lenche oonya.

Ore taa enasiai naa, enaifugai ilotorok, amu kadolita ele tung'ani ajo ore entoki naibung'ita, naa enaisho olotorok, yioloti enaa ilchangaro, neeku ore taa esiai olotorok, naa njere, ifaa niata inkidong'i inonok, naa ore naduo kidong'i, entim ipik, enkiti wueji naijo ketii irkeek enaa enkiti tim, amu nakata naa etumoki atupuku iladuo otorok linonok, netumoki naduo noto enaisho olotorok. Neeku njere, ore taa enaikunari enasiai temurua ang, naa ifaa naa piata nena kidong'i, ore pidim atipika entim, neponu ilotorok ajing', nitumoki naa aishopoyu nirretena teneeku iloito arut, pitum naa ainoto enaisho olotorok naijo ena, naibung'itai tenewueji.

Keenetipat enabaye temuruang' tengarake tenilo aikarru enkang' ino naji nipik wiremesh naijo ena naa aikisaidia oleng' amu meitoki naa intokitin aaimu. Neaku naa teniata ninye naji nkukui nifuga tiatua enewueji nemetii toki nalo aibung' amu inkenoyie naa tiatua ena wiremesh neaku meata ai toki naigusa masaa inonok. Naa tening'uaa ntokitin inonok teboo aahata ninye tenoolduka imirisho lotiu inji naa ing'uaa ake nipik enkifuli enamilango sapuk nemetii naa oltung'ani oidim aeu aibung'a.

Enetipat oleng pias enabae tenkaraki, ore taa kuna naa nkishu natii enewueji. Naa ore nkishu naa netipat oleng, naa ekisaidia yie oltung'ani makeon. Ah njere, ore teniata inkishu, naa idip atalepo naduo kishu nonok, nilepu kule, na ore naduole, naiyasie ntokiting kumok oleng. Amu idim ateyiara naduole, neyierieki shai naoki tiang', nidimi si atook enkolong nemeetae endaa, anaa eoku naduole aisotie orgali terishata nemeetae impuka. Nitoki aku ore naduole inonok, idim atalepu nilo amir tolduka, nitum impisai kumok, nintoki ainyang'unye masaa kumok nimiata tiang', neeku ekisaidia naa nena ale inonok oleng. Kitoki si aku ore naduo kishu nonok teniata, ore tenkata ninyamalu, naa imir enaduo kiteng' nabo, niasie inkulie baa kumok oleng. Ah tenelo niyieu school fees onkera, enaa emoyu oltung'ani, na idim aawa sipitali, nimir enaduo kiteng' ino nitum iropiyiani. Neeku enetipat oleng, teniata nkishu, enaa enkiteng' ino tiang'.

ore taa ebae nagira aasa tene wueji naa edung'oto orkeek. itumiae ena mashini yioloti tenkyutuk olashumpa, anaa power saw na ore engeno naifaa pee iyata arashu immbaa niyieu pee iyas ena siiai naa nchere, ore ene dukuya keifaa pee iyiolou ajo ore igira aitumia, ena mashini nemifaa pee etaana enkima. amu ore ena mashini na kitumia generator ore enaduo generator naa keeta eilata toronok e petroli neku tenintinyiku naa enkima naa kidim aibunga enaduoo wueji nitii nikinyia ninye oyie. eishaakino sii niyiolou ajo ore igira aitumia enaduo mashini, naa kifaa niyiolou ajo metaana iltunganak anaa metaana masaa, aa nkishu ontare, pee melo ake nidung' iladuoo keek niur neurokino oltungani, nelo aar oltungani anaa eer inkishu metuata. neku nena baa naaji ifaa pee iyiolou anaa ina ngeno ishaakino niyata pee itumoki naa ataasa ena siai.